Mbica ĩno ĩronania mũndũ wa nduthi akuĩte customer wake akĩmũtwara harĩa hihi amũĩrĩte amũtware. Bata wa ũkui wa nduthi wa mbere, nduthi nĩ cihotaga kũingĩra kũndũ kũingĩ kũrĩa bara ciĩthũku kũrĩa ngari citangĩhota kũingĩra. Koguo andũ aingĩ magakorwo magĩcagũra ũkui wa nduthi. Ũndũ ũcio ũngĩ nduthi nĩ njega, tondũ citinyuaga maguta maingĩ kuona atĩ mũndũ wa nduthi nĩ athiaga agekĩra maguta manini no agakua andũ aingĩ na akona mbia nyingĩ. O ho ũkui wa ndũthi nĩ wa bata kuona atĩ andũ aya makoragwo magĩtwarithia nduthi nĩ ho makoragwo makĩrutĩra ũboco wao wa o mũthenya o mũthenya. Ũkui wa nduthi nĩ mwega, tondũ nduthi citionaga mĩtino mĩingĩ ta ũrĩa ngari cionaga mitino mingĩ barabara. Koguo andũ aingĩ makoragwo magĩcagũra ũkui wa nduthi.

Wa mbere nĩ hotete gũkorwo ngĩrogota iria rĩingĩ mũno kuma kwĩ ng'ombe ciakwa, kuona atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndagũrire macini ya gũkama nĩ ndongereire ng'ombe gĩtũmi, nĩ tondũ ndirĩnogaga ngĩkama ona kana gũtinda ngĩandĩkana. Ng'ombe ciakwa nĩ cihotete gũkorwo cikĩria mahuti wega ũũ nĩ thutha wa kũgũra macini ya gũtinangia mahuti, kwoguo nĩ hotaga gũtingangi mahuti ngatukania, mahuti mĩthemba mĩingĩ na ng'ombe ciakwa cikarĩa na cikahota kũruta iria rĩingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ hotete gũkorwo ngĩrĩma mũgũnda mũnene na kũhanda irio mĩthemba mĩingĩ, kuona atĩ nĩ hotete kũgura macini cia kũhanda, kũrimĩra, ona kũgetha. Koguo ndirakorwo ngĩnoga atĩ tondũ nĩ ndĩrarĩma mũgũnda mũnene. O ho ngakorwo ngĩhota kuongerera maciaro ma irio na thoko ya kwa ĩgakorwo ĩ njega.

Ũndũ wa mbere nĩ ũthii wa nambere macukuru-inĩ. Mbica ĩno nĩratuonia arutwo magĩthoma magĩtũmĩra tablet cia gũthoma, koguo hagakorwo he na ũthii wa nambere, kuona atĩ hau kabere maratũmagĩra mabuku no ĩndĩ tha ici maratũmĩra tablet. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ũthomithania mwega, mbica ĩno nĩĩratuonia mũrutani agĩtigĩrĩra atĩ mũrutwo nĩatiga atĩ nĩamenya kĩrĩa andũ magũthomaga, koguo nĩ aroka harĩ o mũrutwo o mũrutwo na kũrora kana nĩ anyita ũndũ ũrĩa magũthomaga. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ wĩkĩri wa itambaya ya ũthiũ nĩcio tũĩtaga mask, kuona atĩ arutwo aya hamwe na mwarimũ nĩmarerigĩrĩria kumana na mĩrimũ irĩa yũkanaga na rĩera, ona kana mata ma mũndũ, hĩndĩ ĩrĩa makoragwo makĩaranĩria na mũndũ ũrĩa ũngĩ.

Ũndũ wa mbere, no mũhaka mũndũ akorwo ena kompiuta na ĩkorwo nĩ ĩraruta wĩra wega. Ũndũ ũcio ũngĩ, no mũhaka mũndũ atigĩrĩre atĩ kwĩna hinya wa thitima ũrĩa ũteithagĩrĩria kompiuta gũkorwo ikĩruta wĩra kana ĩkĩenderea gwakana. Ũndũ ũcio ũngĩ, no mũhaka mũndũ akorwo aikarĩte handũ hega na agakorwo na metha njega na gĩti kĩrĩa aikarĩire gĩgakorwo gĩ kĩega ũndũ atĩ ndakũnoga hĩndĩ ĩrĩa aratumĩra kompiuta. Ũndũ ũcio ũngĩ, no mũhaka mũndũ akorwo akĩmenya kompiuta nĩ kĩĩ, indo iria ciothe ĩkoragwo ĩkuĩte na cirutaga wĩra atĩa. Nĩguo atũmĩre kompiuta ĩno, no mũhaka akorwo abundithĩtio ũrĩa mũndũ arutaga wĩra nayo, nĩguo akĩruta wĩra ndagatuĩke wa kũmĩthũki ona kana abute kĩndũ o gĩothe kĩrĩa gĩthĩ-inĩ wa kompiuta ĩyo.

Ũndũ wa mbere nĩ irio cia kũrĩa, hĩndĩ ĩrĩa yothe ngoretwo ngĩrĩma, ndirĩ ndaga irio cia kũrĩa. Cirĩ irio cia mũgũnda ona kana iria, kana matumbĩ ona kana nyama ya ngũkũ kana ya ng'ombe kana ya mbũri, tondũ ndĩnacio gwakwa. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mbia cia gwĩteithia, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩma icio ciakwa, nĩthiaga ngendia thoko na ngatuĩka wa kuona mbia cia mabatara mau mangĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩhotaga gũteithania hĩndĩ ĩrĩa mũndũ abatara irio cia kũrĩa, onokorwo ndarĩ na mbia nĩokaga ngamũhe nĩguo akahota kwendereithia na mũtũrĩre wake. Oho, mũndũ angĩũka ahoe mbegũ no ndĩmũheaga nĩguo akahanda akona irio, kuoguo nĩngoragwo ngĩamũkĩra irathimo. Ũndũ ũcio ũngĩ, ũrĩmi nĩũndeithĩtie kũhota kũingĩra ikundi-inĩ cia ũrĩmi kuoguo nĩngoretwo ngĩteithĩka na mbia cia cia ngombo na ngahota gũteithĩka na mathomo ma ũrĩmi.

Wambere nĩ ihinda rĩa kũhanda, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrahanda nĩndigagĩrĩraga atĩ akorwo nĩ irio ndĩrahanda cia marima nĩndathima ũtiganu wũiganaine wa marima. O ho ngĩkĩra akorwo nĩ kĩndũ ta mbembe kana mboco irima-inĩ rĩu no mũhaka ndigĩrĩre nĩndekĩra namba ĩhuanaine ya mbembe. O ho nĩ ũrĩ wĩra mũritũ na no mũhaka ũkorwo wĩna andũ aingĩ mũgũnda nĩguo mũteithanie nao. Koguo ũrĩa niĩ hũranaga na mĩnoga ĩyo ya kũhanda nĩkwandĩka andũ mũgũnda-inĩ wakwa. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ hĩndĩ ya magetha, hĩndĩ ya magetha irio cikoragwo ci nyingĩ mũgũnda, koguo o ũrĩa ciraingĩha noguo ngũnoga ngĩgetha. Ũndũ ũyũ hũranaga naguo na hĩndĩ ĩrĩa ndandĩka andũ mũgũnda-inĩ moke mandeithie kũgetha. Ona kana ngatũmĩra macini ya kũgetha nĩguo ĩkahũthahũthĩria wĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ rĩrĩa gũtarĩ mbura, kuona atĩ ndahaga maaĩ ngathiĩ gũitĩrĩria mĩmera yakwa, tuge nĩ mĩmera ya mboga no mũhaka ndige ndaitĩrĩria maaĩ rũcinĩ na hwa-inĩ, koguo njethaga macini ya kũhũra maaĩ kuma irima-inĩ rĩa maaĩ, na ...

Mbica ĩno ĩronania mũtumia hamwe na mwana wake. Oho hena ndagĩtarĩ ekĩrĩte macini ĩtagwo stethoscope matũinĩ make, na nĩ arageria gũthikĩrĩria ngoro ya mwana ũrĩa ĩrahũra. Ũndũ ũyu wothe, ũrekĩkĩra handũ gĩcagiinĩ. Ũũ nĩguo matigĩrĩre atĩ nginya andũ arĩa matangĩhota gũkinya taoni, kana arĩa matangĩhota gũkinya handũ hena thibitarĩ, o nao nĩ mahota gũtũngatĩrwo nĩguo ciana ciao, ciana ciao citigwo cina ũgima wa mwĩrĩ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata makĩria rĩrĩa thirikari ĩkwandĩka mbeu njĩthĩ arĩa mathomeire ũhoro wa ũrigitani kũmarekereria mathiĩ makahundumĩre andũ arĩa matakoragwo na ũhoti wa gũthiĩ thibitarĩ nĩ ũndũ wa wagi wambia. Ũndũ ũyũ nĩ ũtigagirĩra atĩ o mwana, o mwana, nĩ athecwo cindano cia njanjo. Oho, nĩ athimwo na atigĩrĩrwo atĩ mwĩrĩ wake nĩ mwega. Koguo, mĩrĩmu bũrũri-inĩ ĩgakorwo ĩkĩnyihanyiha.

Mbica ĩno ĩronania andũ atatũ me handũ mbucarĩ-inĩ thĩiniĩ. Wa mbere nĩ mũirĩtu mũitheramu, na aroneka athiĩte kũgũra nyama hau. Acio angĩ erĩ, nĩ andũ arũme, maroneka nĩo marendia nyama mbucereinĩ ĩyo. Mũirĩtu ũyũ, nĩ aroneka anyitĩte thimu kwonania nĩ kũrĩha ararĩha gũtũmĩra njĩra ya M-pesa. Nake mũndũrũme ũmwe nake nĩaroneka nĩanyitĩte thimu. Ũguo, nĩ kũrora ararora mecenji ya kũrĩha kana nĩ yamũkinyĩra. Andũ aya atatũ nĩ maroneka makenete mũno. Ũguo nĩ kuonania hena ũiguano gatagatĩ wa akristiano na aitheramu bũrũrĩ-inĩ.